Mbica-inĩ ĩno ĩronania mũtumia ũthiĩte gũthondekwo njuĩrĩ, kũu caruni-inĩ na agathakara na akagema, o ta mũtugo wa atumia nĩ gũthakara na nĩ njuĩrĩ.

Mĩandĩko ĩno kana iratathi rĩrĩ rĩronania, ũrĩa, kana mũigana wa mbia iria irahũthĩka na mbia iria iraingĩra na kuonania mathabu mothe ma mbeca ma kĩmwaka.

Rĩrĩ nĩ ibuku rĩa Ngai, nĩyo bible .Maũndũ mothe mekĩkaga wĩhokete Ngai na nĩwega kũigua kiugo gĩake, ũkamenya ũrĩa ũgũikara, mũikarĩre ũrĩa ũgũikarania na andũ o na mũikarĩre ũrĩa ũgũikarania we na Ngai mwene.

He bata kũnyitanĩra, gũkenanĩra, ona kũgaya, kana kũrĩanĩra kĩrĩa wĩnakĩo ũrĩa ũngĩ atarĩ, nakuo nĩ gũtũmaga andũ moke hamwe.

Ndaririkana rita rĩa mbere gũkuo nĩ gatarũ, ndakuirwo ndĩ mũnini, na nĩ ndarĩ na guoya mũno na gũĩciria ũrĩa tũngĩgũa kana tũngĩhorokera maĩ-inĩ, nĩgũkorwo tũkuwĩtwo tũrĩ aingĩ na ngarigwo nĩatĩa gatarũ gatararikĩra, na ũngĩgũtha kĩndũ kĩngĩ kana nawe ũngiuma ũrange maĩ no kũrikĩra.

Ĩno nĩ bengi, ĩkoragwo ĩnyitanĩte na ĩgatuĩka nĩ ya atumia na nĩĩteithagia atumia kwĩyaka, kwĩyũkĩrĩria, kũĩigĩra mũthithũ. Ndanaigua nĩĩheyanaga ona ngombo na mũndũ akarĩha na maciaro, ũgakorwo wahingia maũndũ marĩa ũrendaga.

Kandi ĩno nĩĩteithagĩrĩria kuonania mũheani wa thakame ena thakame ĩrĩkũ, ona angĩthiĩ akorwo ena bata wa, kũgĩe ũndũ akorwo nĩekwenda kũheyo thakame, we no aheyo thakame raithi mũno nĩgũtuĩka we anaheana thakame yake.

Nĩ harĩ bata kũhũrwo mbica ohĩnda kwa ohĩnda nĩ kũririkanagia mũndũ harĩa aũmĩte na kũonia mũndu haria arĩ na nĩguo ũkamenya harĩa warĩ tĩ ho ũrĩ tha ici, mbica nĩiteithagia mũno gũcokia na kũririkania andũ maũndu maingĩ. .

Nĩ harĩ bata gwĩta andũ moke hamwe ũmahe ũhoro ũria ũrenda kũmahe gũkĩra kũhe omũndũ o mũndũ na kwĩ mũndũ ũtegũkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ũraheana, no ũgwĩtana mũcemanio nĩ kũrĩ bata, tondũ ũkũheana ndũmĩrĩri ĩmwe ĩkinyĩre andũ marĩ aingĩ.